Maguta ma kũruga rĩ, ni ma bata mũno harĩ mũtũrĩre. Na nĩkĩo ũkoraga ona rĩrĩa kwĩna maruga maingĩ, maguta maya ma mũthemba ũyũ wa, maya matweku nĩmo mahũthĩragwo mũno tondũ harĩ mĩrugĩre na maguta maya rĩ, irio itikoragwo igĩkorwo cia kũnyitana. Ona ningĩ nĩ makoragwo mena mucamo mwega. Maguta maya maita maingĩ nĩ ukoraga nĩ mararuga iro mĩthemba ngũrani. No maruge cabaci, no maruge gĩtoero, nĩ mekũruga ona rĩngĩ mucere. Na ũgakora maguta maya rĩ, nĩ makoragwo marĩ ma kũongerera mucamo irio-inĩ. Ũguo kĩndũ gĩothe gĩkĩrugwo rĩ, maita maingĩ nĩ kĩhũthĩraga maguta maya ma kũruga. Na nĩ kĩndũ gĩa bata mũno harĩ mũtũrĩre na mũtũrĩre-inĩ wa kũruga.

Ndarora mbica ĩno nĩ ndĩrona mbica ya mũkimo. Rĩrĩa ũraharĩrĩa mũkimo rĩ, no ũharĩrie na njĩra itiganĩte. Na njĩra ĩmwe ya kũharĩria mũkimo nĩ gũgĩthitha waru, no ũthithe no ũharĩrie waru waku ũtarĩ mũtinangie, na rĩrĩa waũharĩria warĩkia gũthitha, ũgakĩwĩkĩra handũ harĩa ũgũgĩthambĩria. Na no ũkorũo ũkĩenda gũtukanio na marigũ, no ũthithe marigũ ũtukanie, na rĩrĩa warĩkia gũthitha marigũ na waru waciĩkĩra handũ wathambia rĩ, ũgakĩhagĩra maĩ riko-inĩ rĩaku. Na rĩrĩa watuĩka wa kũhagĩra maĩ ũgatherũkia marigũ maku na waru na rĩrĩa mahĩa wega rĩ, ũgagĩtengũra na ũgakerũra maĩ. Ona ningĩ no ũkorũo ũkĩongerera kĩndũ ta manyeni ma nyeni cia green no ũkorũo ũgĩĩkĩra materere, no ũkorũo ũgĩĩkĩra matharũ, no ũkorũo ũgĩĩkĩra ona nyeni ici cia mũthemba wa mũtutu na ũkorũo ũgĩcenjia rangi wa mũkimo ũcio. Rĩrĩa watukania ũgakima bĩu, warĩkia gũkima ũgatigĩrĩra atĩ irio icio nĩ ciakimĩka wega biũ na nĩgetha cĩgatuĩka cia kũrĩo

Ũrĩithia wa ngũrũwe nĩ ũrĩmi wa bata mũno kana ũrĩmi wa ngũrũwe rĩ, nĩ ũrĩmi mwega na rĩrĩa mũndũ aratuĩka wa kũrĩithia ngũrũwe rĩ, nĩ tũkoraga kwĩ na bainda nyingĩ, ta rĩu nĩ ũrakora mũrĩmi ũrĩa ũrarĩithia ngũrũwe icio, nĩ arahota gũkorwo akĩona mbeca cia mahũthĩro make, nĩ arahota gũkorwo akĩona mbeca cia mabata make na wĩra ũcio araruta wa kũrĩithia, kana ũrĩmi ũrĩa ũngĩ angĩhota kũrĩithia. Na ngũrũwe nĩ cikoragwo na aah mawĩra maingĩ nĩ cibataraga nĩ cikoragwo cikĩrehe maũndũ maingĩ, nĩ ikoragwo ikĩrehe thumu, nĩ iheaga mũrĩmi thumu, nĩ ikoragwo ikĩruta nyama irĩa andũ makoragwo magĩbatara, nĩ ikoragwo ikĩandĩka andũ ona mambucĩrĩ-inĩ kũu nyama icio irenderio, koguo rĩrĩa mũndũ aratuĩka wa kũrĩma ngũrũwe rĩ, nĩ arahingũra mawĩra na nĩarahingũra ona thũgũrĩ ya irio na nyama na mĩthemba ngũrani ĩrĩa ikoragwo ĩgĩbatarania thoko-inĩ, ũguo ũrĩmi wa ngũrũwe nĩ ũrĩmi ũrĩ na mabata maingĩ na ũguni mũingĩ.

Mĩthemba yothe ya nyama rĩ, ona rĩrĩa tũragĩtuĩka nĩ akuona, nĩ nyama cia ngũrũwe kana nĩ mĩtura ona yumanĩte na ngũrũwe, ona indo ingĩ iria tũgĩtaga nĩ sausages irĩa ciumaga kũrĩ nyama cia ngũrũwe na indo irĩa ingĩ igĩthondekaga, nĩ ikoragwo irĩ na bata kũmenyererwo, na njĩra ĩmwe ya kũmenyerera indo ta ici rĩ, nĩ gũkorwo atĩ nĩ ũrahota gũciga na aah harĩ rĩera rĩrĩa rĩagĩrĩire, nĩũrahota gũkorwo ũgĩciga okorwo nĩ refrigerator-inĩ , nĩ ũrahota gũkorwo ũgĩciga okorwo nĩ handũ hatarĩ na ũrugarĩ mũno, handũ ona hega citangĩhota gũthũkio nĩ kĩndũ kana ikorwo igĩkinyĩrwo nĩ tũtambi, koguo nĩ njĩra ya bata mũno gũkorwo ũkĩiga rĩrĩa ũraiga nyama ciaku na ũrakorwo ũgĩciga wega, no nginya ũkorwo na maũndũ matiganĩte na ũkorwo ũgĩciga handũ hatheru.

Nĩ nguona mũrĩmi wa ng'ombe, na mũrĩmi ũyũ wa mahiũ rĩ, nĩ arakorwo akĩrora ng'ombe ciake, na irĩa cihingũrĩirwo igakorwo ikiuma nja, nĩgetha ihote kũrĩa nyeki, na rĩu rĩrĩa mũndũ ararĩithia ng'ombe na njĩra ĩno rĩ, nĩ ndona nĩ njĩra ĩmwe ya kũirigĩra ng'ombe ciaku, ũgagĩciirigĩra kũrĩa ikĩrĩ ikĩrĩaga nyeki kũndũ kwĩ na nyeki, nogakorwo atĩ nĩ mũgũnda mũnene wĩ naguo kũrĩa atĩ ona ũngĩcihingũrĩra, nĩ cikũhota gũkorwo ikĩrĩa nyeki kũu nja, na rĩngĩ ũcithondekere handũ ha kũnyua maĩ, na rĩrĩa watuĩka wa kũruta ũrĩmi na njĩra ĩno rĩ, nĩ njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra ng'ombe ciaku nĩ cirahota gũkorwo igĩthiũrũrũka mũgũnda ũcio wega, nĩ cirahota gũkorwo ona ikĩnogora mwĩrĩ, nĩ cirahota gũkorwo na cigĩthemana na tũtambi, ona ngũha, kana ngũkũma nĩũndũ nĩ irakorwo igĩthianga na igĩthiũrũrũkanga kũu, ũguo nĩ ũrĩmi mwega na nĩ njĩra ĩmwe njega ya gũkorwo ũkĩrĩithia mahiũ maku nayo.

Biacara ya matũmbĩ nĩ biacara ĩmwe ĩkoragwo ĩgĩ ĩka wega mũno, na rĩrĩa mũndũ arakorwo nĩ aragĩtũĩka kũrũta bĩashara kana ũrĩmĩ wa kũreĩthĩa gũkũ cĩa matũmbĩ rĩ, nĩakoragwo akĩhĩngũra biacara na njĩra nene, agakorwo akĩhingũrĩra andũ angĩ mawĩra arĩa magũkorwo magĩtwara matũmbĩ macĩo thoko inĩ, agakorwo akĩhingũrĩra mũrĩmĩ wĩra wake ũrĩa ũrakĩrĩma matũmbĩ macio kana gũkũ cia matũmbĩ na rĩrĩa atũĩka nĩararũta wĩra ũyũ, onake we mwene nĩ agũkorwo agĩ thodekera wĩra na gũkorwo atĩ mawĩra matigĩkorwo kũo maĩngĩ. ĩno nĩ jĩra ĩmwe ya kũthondeka beca na gũthodeka ona wĩra harĩ mũndũ ũrĩa ũrathĩe kũendĩa matũmbĩ, harĩ arĩa maraederĩo ona mũndũ ũrĩa ũrakĩrĩma kana kũrĩthĩa gũkũ ĩcĩo cĩa matũmbĩ arĩo wĩra inĩ.

Rĩrĩa ndona rĩtwa rĩrĩ rĩretwa kana rĩrĩa rĩtagwo bank, nĩ ndĩciragia o rĩmwe nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo bengi, na bengi nĩ kũndũ kũria gũkĩigagwo kana andũ makĩgithagia mbeca cĩao, na nĩgetha ikorwo aah igĩkũra, kana rĩngĩ ikorwo nĩ mbeca mũndu arakĩenda gũthĩĩ gũkomberwo akaheyo ngombo, nĩ ngwĩciria ũhoro wa, kĩndũ gĩtagwo, handũ hega haria mũndũ angĩkorwo akĩĩga mbeca ciake, haria ona thengia wa gũkorwo nĩ egũkorwo akĩĩga mbeca ciake ciĩ nyingĩ na ciĩna ũgitĩriĩ, nĩ egũkorwo arĩ, na arĩ handũ hega, tondũ rĩrĩa angĩbatara mbeca na nĩ akoragwo akĩgithia na bengi-rĩ, nĩarĩkoragwo wa kwamũkĩra ũtethio, na ndagakorwo akĩrĩ na mathĩna wa mbeca, tondũ rĩrĩa abatara mbeca, no athĩĩ agĩre ciake, kana rĩrĩa atarĩ akorwo agĩteithio nĩ bengi ĩria arakorwo akĩgithia mbeca ciake, ũguo bengi nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, harĩ mũndũ o woothe, na nĩ agĩrĩrwo agĩciria ũhoro wa kĩndũ kĩu gĩtagwo bengi, kana kũndũ kou gwĩtagwo bengi.

Nĩ ngũona mbica ya ng'ondu irĩa ciĩkĩrĩtwo ngari-inĩ na ng'ondu ici noũkorwo citwarĩtwo thoko na igakorwo kũrĩa iratũarwo nĩ mũndũ ũracimbatara kana ikorwo ona cikĩuma kũrĩa mũgũnda-inĩ ũmwe na ĩratuĩka cia gũthamĩrio mũgũnda ũngĩ na nĩgetha igagĩciarithanio na nĩgetha irũte ng'ondu mĩthemba ĩngĩ kana ikorwo igĩciarithanio nĩgetha irute ng'ondu ingĩ mũthemba mwega gũkĩra ũrĩa cirĩ ona no gũkorwo rĩngĩ nĩ ngondu ikĩrĩ ngari-inĩ iratũarwo mũgũnda na nĩgetha igathondekwo, ũgũo rĩrĩa ndĩrona ũndũ ũyũ nĩ ndĩrona ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa ng'ondu na ũrĩmi wa mahiũ ma ng'ondu.

Thoko rĩ nĩ kũndũ gwa bata mũno. Ta rĩu rĩrĩa andũ marĩ na thoko hakuhĩ na kwao rĩ, nĩ makorgwo makĩamũkĩra motungata ma mĩthemba mĩngĩ na ma motungata mega ma mĩthemba ĩtiganĩte ya irio. Ta rĩu ũkorwo nĩ matunda, mĩthemba ya marigũ, nĩ kũrĩ maembe, ni kũrĩ macungwa, nĩ kũrĩ mĩkorobia, ta rĩu rĩrĩa kwĩna thoko hakuhĩ rĩ, nĩ ũkoraga ona indo ta marenge nĩ ũrahota gũciona narua, nĩ ũrahota kuona ndimũ, nĩ ũrahota kuona mbera. Ũguo thoko nĩ handũ ha bata mũno harĩa ona maita maingĩ kũngĩkorwo na thoko nyingĩ nĩ ũguni mũnene mũno harĩ mũndũ, tondũ indo nyingĩ nĩ ihotaga kuoneka thoko. Ũguo thoko nĩ handũ hagĩrĩirwo gũkorũo hakĩrorwo na njĩra nene na hakorwo hakĩgacĩrithio.

Nĩ ndĩrona mbica ya nyenje, na nyenje rĩ nĩ gatambi kana nĩ kamwe ga tũtambi tũrĩa maita maingĩ tũkoragũo twĩ nyũmba-inĩ. Nĩ tũkoragũo tũrĩ kũndũ ta itĩ-inĩ na no ũkore twĩ itanda-inĩ mbaũ-inĩ, no ũkore rĩngĩ nĩ tũingĩrire nginya kũrĩa ma redio-inĩ kana redio irĩa tũkĩigaga mũciĩ ona kana TV. Na maita maingĩ nyenje rĩ, ĩkoragũo ĩĩ handũ harĩa hatarĩ hatheru mũno, rĩngĩ no hakorũo hena rũkũngũ, nĩ handũ ona hatathambagio maita maingĩ, rĩngĩ nĩ handũ ona hatagĩkinyagĩrũo maita maingĩ mũndũ ndakoragũo akĩharora kana akĩhaceka, ũguo ĩgakorũo ĩgĩikara hau na ĩgakorũo ĩkĩĩhitha. Ũguo ũtheru no ũkorũo wĩ njĩra ĩmwe ya kũnina nyenje.

Gũtũrĩkia matumbĩ ũkĩhũthĩra macini cia gũtũrĩkia matumbĩ rĩ, nĩyo tũitaga incubator ya matumbĩ rĩ, nĩ ũrabatara ũgĩ na ũmenyo, ũrĩa umanĩte na kũrĩ mũtaramu wa macini icio, na nĩgetha rĩrĩa wamũkĩra motaro matumbĩ marĩa wagĩrĩirwo nĩ gũĩkĩra hau mũthemba wamo, nĩ matumbĩ mũigana ũrĩkũ wagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra hau, na wagĩrĩirwo gũkĩmaiga hau na ihinda rĩigana atĩa, ona ũrabatara gũkorwo ũgĩkĩra mwaki wa thitima kana hinya ũigana atia wa thitima, na nĩgetha rĩrĩa watuĩka wa gũbuata kana kũrũmĩrĩra mataaro macio ma ataaramu rĩ, ũgakorwo ũkĩona maumĩrĩra mega ma gũtũrĩkia matumbĩ, na ũkahota gũkorwo ũkĩamũkĩra njui iria ũrabatara, na nĩgetha ũgakorwo ũkĩrĩithia ngũkũ iria ũrakorwo ũkĩenda, ũguo nĩ ũndũ wa bata gũkorwo ũkĩrũmĩrĩra mataaro, marĩa megiĩ ũhũthĩri wa macini ĩno ya gũtũrĩkia matumbĩ.

Ũndũ ũrĩa ũngĩngenia mũno kana ũrĩa ũkoragwo ũkĩngenia rĩrĩa ndĩrona ũrĩithia wa bata rĩ, tarĩu bata niĩ nĩndĩciendete na bata nĩikoragwo ikĩrĩ nyamũ njega, bata wambere nĩikoragwo ikĩhe mũrĩmi matumbĩ, nĩikoragwo ikĩhota gũkorwo ikĩruta nyama, rĩrĩa watuĩka nĩugubatara matumbĩ ma bata nĩũgũkorwo ũkĩmona, rĩrĩa watuĩka gũkorwo ũgĩbatara nyama cia bata nĩũgũciona, na nĩ njĩra ĩmwe ya gũkorwo ũgĩtigĩrĩra atĩ, mahiũ kana mũthemba ũyũ wa bata nĩũrakorwo ũgĩkũra na atĩ bata rĩrĩa wacirĩithia nĩũgũkorwo wĩ handũ hega gũkorwo nĩũgũkĩamũkĩra ona mbeca rĩrĩa ũngĩendia bata icio, nĩũgũkorwo ũkĩamũkĩra mbeca, ona rĩrĩa ũgũkorwo ũgĩkorwo ũkĩendia matumbĩ nĩũgũkorwo ũkĩona mbeca, ona ningĩ mũciĩ waku nĩũgũkorwo ukĩrĩ na mahiũ mega na ũgakĩoneka wĩ mũthaka rĩrĩa ũrarĩithia bata ici.

Njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ andũ nĩ marateithĩka na maũndũ ta ma ngari cia ũgwati kana rĩrĩa gwakorũo na ũgwati woimĩra gũgakorũo ngari ici nĩ cironeka rĩ, nĩ gũgũbatara gũkorũo kwĩna mĩtaratara mĩega ũrĩa ngari ici ciagĩrĩirũo nĩ kũramatwo. Ta rĩu ona matũra marĩa matarĩ ngari ta icio rĩ, nĩ magĩrĩirũo gũkorũo makĩongererwo ngari icio, kana ona kũrĩa kwĩna ngari icio rĩ, igakorũo nĩ irakorũo ikĩrũmĩrĩrwo kana nĩ iramenywo ũrĩa ihana kana nĩ njega, kana no irute wĩra, ona ngari ta cia kũhoria mwaki ta rĩu tũkoretwo tũkĩona mĩaki ĩkiumĩra ta rĩu thoko-inĩ ya Gĩkomba. Ũgakora rĩrĩa ngari ta icio ciĩ hau rĩ, nĩ kũrabatara gũkorũo kwĩna maũndũ ta maĩ maiganu, nĩ kũrakorũo na gũkorũo na aruti a wĩra kana arĩa makĩrĩ mũbango-inĩ ũcio aiganĩru na nĩgetha okorũo nĩ ũgwati woimĩra ta wa mwaki, magakorũo makĩhota gũteithia mũingĩ namũ gũkorũo magĩteithia andũ arĩa maragĩkorũo makĩgũmĩrwo nĩ mogwati macio.

Ndarora wega nĩndĩrona handũ hetagwo mbucĩrĩ, na mbucĩrĩ nĩho handũ harĩa hakĩendagĩrio, nyama na andũ magakorwo rĩrĩa maratuĩka nĩmegũthiĩ mbucĩrĩ-inĩ rĩ, magakorwo hau no magũre nyama, no gũkorwo na mbucĩrĩ ĩrĩa ĩkĩendagia mũthemba ũmwe wa nyama, no gũkorwo ĩrendia nyama ya ng'ombe, no gũkorwo na mbucĩrĩ ingĩ irakĩendia mĩthemba ĩrĩ ya ng'ombe, nyama ya ng'ombe na nyama ya ngũrwe. No gũkorwo na mbucĩrĩ iria irakĩendia mũthemba yothe ya nyama, kũrĩ ĩkĩendagia ya mbũri, kũrĩ ĩkĩendagia ya ng'ondu, nĩ kũrĩ ĩkĩendagia nyama cia ngũrwe o na cia ng'ombe, na nĩkũrĩ mbucĩrĩ irĩa ikĩendagia nyama cia ngũrwe, nyama cia ngũrwe pekee yake, matekwendia nyama mĩthemba ĩngĩ. Ũguo haha nĩ harĩa mũndũ agĩthiaga kũgũra nyama ĩrĩa arabatara.

Ciondo maita maingĩ itumagwo na ndigi cia makongo. Na rĩu rĩrĩa mũndũ aratuma ciondo rĩ, ciondo nĩ itumagũo na mĩtumĩre mĩthemba ítiganĩte. No ũkore narĩ arĩa makĩũĩ gũtuma maita maingĩ ciondo ciambagia gũtumwo na harĩa thĩ. Maita maingĩ ndũngĩkora kiondo gĩgĩtumwo kĩambĩrĩirio naigũrũ, kĩondo gĩtumagwo kĩambĩrĩirio na harĩa thĩ. Na rĩrĩa mũndũ agĩtuĩka nĩaramenya ũhoro wa gũtuma ciondo rĩ, nĩ angĩenda kũmenya ũhoro wa gũtuma ciondo no akorũo agĩetha mũndũ ũrĩa ũkĩũĩ ũhoro wa gũtuma kana ũhĩgĩrĩire gũtuma ciondo. Na rĩrĩa mũndũ aragĩtuĩka nĩ wa kuonio gũtuma ciondo rĩ, athiĩ na mbere na gũkĩgĩa ũgĩ ũcio rĩ, agakorũo nĩ arahota gũtuma ciondo itiganĩte, cia marangi matiganĩte. Na maita maingĩ ciondo nĩ citumagwo kũrĩ ndũrĩrĩ cia gĩkũyũ-inĩ na kũri ndũrĩrĩ ona cia maathai-inĩ. Na maita maingĩ onarĩrĩa ũgakora ningĩ ona ndũrĩrĩ cia nakũrĩa ũguo kũrĩa kwĩ njaruo-inĩ. Ũguo ndũrĩrĩ nyingĩ nĩ itumaga ciondo.

Mĩhĩrĩga mĩingĩ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya rĩ, nĩ ikoragwo na thigũkũ cia kuonania ũndũire wao, na ũndũire ũyũ wonanagio na njĩra ya mĩrugĩre ĩtiganĩte ya ndũire itiganĩte. Ona ũndũ ũyũ mbandũ nowonanagio na njĩrainĩ itiganĩte cia mĩhumbĩrĩre, ona harĩ gũthondeka mĩgathĩ, na harĩ gũthondeka ona gũtuma nguo, gũtuma mĩgathĩ ĩyo ya gũĩkĩra, ona bangiri iria cigĩkĩragwo moko kana magũrũ. Ũguo ũndũire nĩwonanagio na njĩra nyingĩ nĩ ndũrĩrĩ itiganĩte bũrũri-inĩ na nĩgũkoragwo na thigũkũ ici harĩ ndũrĩrĩ ta iria cia njaruũ, kũũrĩa maathai-inĩ. Ona kũũrĩa gĩkũyũ-inĩ, nĩ kũrĩ andũ magĩkaga agĩkorwo na mambũra maya ma gũkĩonania ũndũire wao, ona nakũũrĩa harĩ andũ arĩa magĩtagwo andũ a kũũrĩa ũthweri-inĩ, nĩmakoragwo na mambura ma kuonania ũndũire wao.

Bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya rĩ, nguona mahinda marĩa mega ma gũkorũo ũgĩkuo nĩ gatarũ ũgĩkorũo nĩ ũrathiĩ gwĩkenia na njĩra ya gũkuo nĩ gatarũ rĩ, kana ona gũgĩtwarwo handũ kana gũtwarwo kũringio mũkĩra nĩ gatarũ rĩ, maita maingĩ nĩ rĩrĩa kũrakorũo kwĩna gũtirĩ na mbura nyingĩ nĩ ihinda rĩrĩa gũtagĩkoragũo gũtirĩ na maĩ maingĩ kũrĩa maria-inĩ kana ona kũrĩa njũĩ-inĩ. Na rĩrĩa ũrakora atĩ andũ nĩ maratuĩka a gũkuo nĩ gatarũ ona kũrĩa ikenero-inĩ kũrĩa gũgĩkoragũo na tũriia tũnini twa gwĩkenia, nĩ ũkoraga andũ nĩ marĩhagia mbeca ngũrani kana thogora ngũrani harĩ gũkuo nĩ gatarũ. No ũkore arĩa maragĩkuo nĩ gatarũ ona ithaa rĩmwe mũndũ nĩ ekũrĩhio ona magana merĩ, angĩ ũkore mũndũ nĩ ararĩhio ona igana rĩa fifty, angĩ ũkorwo nĩ magana matatũ. Nĩ gũkũringana na harĩa mũndũ aragĩkorũo agĩthiĩ gũkuo nĩ gatarũ.

Mawĩra mamwe magũthũkuma marĩa marutagwo rũrĩrĩ-inĩ rũrĩa ngĩkoragwo, kana kũria aah ngoragwoĩ, eeh nĩ maũndũ matiganĩte ta ma gũtuma ciondo, aah nĩ maũndũ mamwe ma ũndũire marĩa magĩkoragwo makĩrutwo nĩ andũ na makĩmehe mbeca, nĩ ũkoraga kwĩna angĩ maragĩtuma aah nĩ maragĩtuma bangiri, kwĩna angĩ maragĩtuma ona mĩgathĩ, nĩ kũrĩ angĩ magĩkoragwo magĩthondeka iratũ na njĩra ya kũhũthĩra taĩri, angĩ magagĩkorwo nĩ marakĩũmba nyũngũ, na rĩrĩa makorwo makĩruta mawĩra maya-rĩ, magakorwo nĩ marakorwo makĩona mbeca, na makĩhota gũgĩthũkũma mbeca, ona angĩ nĩ makoragwo nĩ maragĩthondeka iraĩ na njĩra ya gũgĩcina mabati na kũhũra na nyundo, na kũhũra na iboi, na magakorwo makĩona mbeca ciao.

Mbica ĩno ndona, rĩrĩa ndamĩrora ũgwo nĩ ndĩrona kana ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ nĩ rĩrĩ, ũgakora nĩ handũ ha gwĩkenia, no gũkorwo nĩ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya, kana gũkorwo nĩ bũrũri wa na nja, na rĩu handũ ta haha nĩ ndĩrona nĩ handũ hathaka, ona handũ mũndũ angĩkorwo akĩrirĩria gũkorwo akĩhũrĩrwo mbica, kana mũndũ akorwo akĩrirĩria gũkĩoywo na gathenema ũguo, oneke e handũ hathaka, handũ haroneka nĩ hagĩthiagwo aah maita maingĩ nĩ andũ gũcera, kana rĩrĩa andũ maragĩtwĩka nĩ agũthiĩ kũhoya, tondũ nĩ ndĩrona rĩngĩ nĩ mũthigiti wĩ harĩa ũguo, na rĩria andũ maragĩtuĩka agũkorwo me handũ ta haha, nĩ handũ haragĩkorwo, harabatara gũkorwo hakĩrĩ na ũgitĩri, nĩ harabata gũkorwo hakĩrĩ hatheru, nĩ harabatara gũkorwo hakĩmenyererwo hatarĩ na inegene, tondũ nĩ handũ haroneka nĩ handũ ha bata makĩria.

Maũndũ ma kĩ rĩu nĩ mahutĩtie mandũ ma kĩndũire kana mawĩra ma kĩndũire na njĩra nene. Ũgakora tarĩu rĩrĩa andũ magĩkoragũo nĩ maromba nyũngũ ma moko, nĩ maratuĩka nĩ mekũruta wĩra ũcio na moko mao rĩ, rĩu nĩ gũgĩthiĩte gũgakorwo atĩ kwĩna macini irakorũo ikĩruta wĩra ũcio. Harĩa ũrabatara o gũkorũo ũgĩka maũndũ manini, na rĩrĩa watuĩka gwĩka maũndũ manini ta rĩu rĩrĩa ũromba nyũngũ, ũgakorũo no kĩrĩa no material mau ũgũgĩthondeka ũringie ndoro ĩyo na nĩgetha rĩrĩa wamĩkĩra macini-inĩ ĩkĩrĩkia kuma ĩkuma ĩĩ nyũndũ ĩrĩa ũrenda na mũhiano ũrĩa ũrenda. Ta rĩu nĩ ũkoraga ona harĩ ũtumi wa ciondo kana ona ũtumi-inĩ wa nguo mũhano mwega, ũgakora rĩu thikũ ici ona mũndũ ndarabatara gũkorũo akĩruta wĩra ũcio, ũgatinda atĩ ũkĩoya mathaa maingĩ hau gũtuma nguo yaku kana gũtumĩra andũ nguo, tondũ macini nĩ irakorũo ĩkĩruta wĩra ũcio. Ũguo cigakorũo igĩcenjia maũndũ ma kĩndũire na njĩra nene mũno.

Watho ũrĩa mũnene bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya-rĩ, nĩ watho wa gatiba. Watho wa gatiba ugaga atĩrĩrĩ, nonginya mũrũmĩrĩre, kana mũkenya wothe nonginya atige nĩ arũmĩrĩra mawatho marĩa mothe kana marĩa mangĩ mothe me gatiba-inĩ ĩyo ya Kenya, ũgwo nĩ watho thĩiniĩ wa watho, atĩ nonginya ũrũmĩrĩre mawatho marĩa mothe mekĩrĩtwo gatiba-inĩ. Ũcio nĩgwo watho ũrĩa mũnene bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya.

Igoti rĩrĩa rĩnene mũno kauntĩ-inĩ ya Kisumu-rĩ, igoti rĩrĩa rĩnene mũno kauntĩ ĩyo ya Githumo rĩitagwo Kisumu Law Courts, nĩrĩo igoti rĩrĩa rĩnene mũno, na kana igoti rĩnene rĩa Gĩthumo, Kisumu Law Courts.

Kauntĩ-inĩ ĩno ya Gĩthumo rĩ, nĩ kũrĩ na thibitarĩ itiganĩte cia mũrimũ ũyũ wa kanja, na thibitarĩ, kana imwe cia thibitarĩ icio rĩ, nĩ ta thibitarĩ wa wĩtagwo wa Fairmount kũrĩa Gĩthumo, thibitarĩ wa Fairmount wa Gĩthumo nĩ ĩmwe ya thibitarĩ cia kanja, na nĩ harĩ thibitarĩ ĩngĩ ĩgĩtagwo thibitarĩ wa Aga Khan wa kũrĩa mwena wa Gĩthumo, na ningĩ no kũrĩ na thibitarĩ ũngĩ ũgĩtagwo Western Kenya Heart and Cancer Hospital.

Ona mathibitarĩ ngũrani kauntĩ-inĩ ya Githumo nĩ marĩ na motungata ma gũteithĩrĩria arĩa marĩ na mawathe na arĩa me na mĩtino, na mathibitarĩ macio nĩ mathibitarĩ ta Kisumu Avenue Hospital, nĩ kũrĩ na thibitarĩ wa Kisumu Specialist Hospital, na nĩ kũrĩ na thibitarĩ ũrĩa wĩtagwo Kisumu Referral Hospital, nĩ mathibitarĩ marĩa mateithagĩrĩria andũ makĩrĩ na mawathe, na nĩ marĩ na ũteithio kũrĩ andũ arĩa magĩkorwo makĩgĩa na mĩtino, na nĩ kauntĩ-inĩ ĩyo ya Githumo.

Harĩ aah niĩ mũndũ kĩũmbe kana kũringana na niĩ rĩ, nĩ tũrabatara gũkorwo tũrĩ na arigitani aingĩ bũrũri-inĩ ũyũ, ona nĩ tũrabatara gũkorwo andũ aingĩ arĩa makĩrĩ na wendi ũcio wa gũkorwo nĩmekwenda gũtuĩka mandagĩtarĩ, makorwo makĩingĩra sekita-inĩ ĩno kana harĩ aah ũndũ ũyũ kana gĩthomo gĩkĩ kĩa ũhoro wa ndagĩtarĩ, na nĩ tondũ rĩrĩa twagĩtuĩka nĩ tũgũkorwo twĩ na mandagĩtarĩ aingĩ, nĩ tũrĩkoragwo tũkĩamũkĩra motungata ma gũkĩrigitwo kana gũthondekwo na njĩra njega, na rĩrĩa gwagĩkorwo atĩ nĩ kwagacĩra harĩ andũ gũkorwo nĩ maragĩthoma ũndagĩtarĩ rĩ, nao magakorwo makĩrorwo na njĩra njega, kana mandagĩtarĩ magakorwo makĩrũmbũiyo na njĩra ya marĩhi na njĩra ya gũkorwo nĩ maraheo motungata mega magũkĩruta wĩra, na nĩgetha tũkorwo tũkĩamũkĩra ũtungata mwega wa kũrigitwo.

Bũrũri-inĩ wa Kenya gwĩ thibitarĩ nyingĩ iria cithaitagĩra arũaru a mũrimũ wa kanja. Na thibitarĩ irĩa makĩria ciũĩkaine rĩ, kana ikĩrigitaga mũrimũ ũyũ na njĩra nene rĩ nĩ thibitarĩ ũyũ wa Kenya National Hospital, nĩ kũrĩ na thibitarĩ ũngĩ wa Kenya Cancer Center kana Kenya Hospital Cancer Center, nĩ kũrĩ na thibitarĩ ũngĩ wa Kenya University Teaching, na thibitarĩ ici rĩ kana mathibitarĩ maya ni makoragũo magĩthaitĩra arũaru arĩa marĩ na mũrimũ wa kanja bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya.

Ahũri a biacara nĩ marĩ na bata wa kũnyita itemi harĩ kũnyihanyihia ũthũkia wa rĩera rĩrĩa mararuta biacara ciao. Ta rĩu no ũkore thoko-inĩ nĩ kũrĩ na andũ marakĩendia indo ngũrani, mĩthemba ya irio, na rĩrĩa matuĩka nĩ marakĩgĩa kana nĩ matuĩka agũkorũo makĩrĩ na takataka ciao kana matigarĩ rĩ, nĩ magĩrĩirũo gũkorũo magĩkorũo makĩhota gũkorũo na handũ harĩa marĩigaga takataka icio kana matigarĩ mao, handũ hamwe harĩa megũkorũo othe nĩ marĩtwaraga ho, nĩgetha takataka icio cigoka kuoywo nĩ ngari irĩa cikoragũo ikĩũngania takataka. Ũguo gũkorũo citirakorũo kana takataka icio itirakorũo ĩgĩthũkia rĩera kana igakorũo igĩthũkia marĩa matũrigicĩirie. Andũ nĩ arĩa magĩcinaga okorũo nĩ macinaga indo ta ma taĩri ũguo nĩgetha magagĩkorũo makĩhũthĩra waya, arĩa magĩcina ona indo ta plastics magakorũo magĩcihũthĩra kana magakorũo magĩthondeka kuuma indo kuuma matigari macio kana cuba ici ngũrũ. Nĩ maagĩrĩirũo gũkorũo magĩtuĩka nĩ maramenya atĩ nĩ maagĩrĩirũo gũkorũo na handũ harĩa makoragũo magĩcinĩra na handu harĩa hatarĩ na andũ aingĩ kana nĩ handũ harĩa othe marĩkoragũo magĩcina indo icio na magakorũo matirathũkia rĩera, tondũ nĩ megũkorũo magĩcinĩra handũ hamwe na makorũo magĩcinĩra handũ harĩa hatarĩ na andũ aingĩ mũno.

Niĩ mũndũ kĩumbe nĩ ndĩrahĩmbĩria mũno kana no hĩmbĩrie mũno ũhoro ũyũ wa motungata wa marĩhi ma ũrigitani kana thibitarĩ na njĩra ĩno ya SHA nĩyo Social Health Authority. Na rĩu kũhĩtũkĩra njĩra ĩno rĩ, nĩ ndĩrona nĩ njĩra ĩrĩa twagĩrĩirwo kũhĩmbĩria na tũgĩkorwo tũgĩcenjia kumana na motungata marĩa mangĩ marĩa mũndũ rĩngĩ akĩrĩhaga mbeca bari bari, kana agakorwo nĩ aragĩthiĩ ona gũkĩhũthĩra njĩra ingĩ ona ta thimũ ũguo. No nĩ tũkwenda tũhĩmbĩrie mĩtaratara ĩno tondũ rĩrĩa mũndũ agũmĩrwo nĩ ũgwati agakorwo nĩ arabatara mbeca nyingĩ atarĩ nacio, mũtaratara ũyũ no ũkorwo ũkĩmũteithĩrĩria kũnyihanyihia marĩhi macio kana kũrĩha marĩhi macio ota ũrĩa tũkoretwo tũkĩona andũ magĩteithĩka na mũbango mwerũ wa thibitarĩ wa marĩhi wa SHA.

Niĩ mũndũ kĩumbe nĩndĩyandĩkithĩtie na mũbango wa ũrigitani wa SHA. Tondũ, mũbango ũyũ rĩ, nĩ mũbango ũgũkorwo ũgĩteithia andũ aingĩ na njĩra ya gũkorwo nĩ ũgũkorwo ũkĩmateithĩrĩria kũrĩha marĩhi ma thibitarĩ kana ũrigiti rĩrĩa matarĩ na ũhoti mũiganu, kana kũmarĩhĩra marĩhi ma thibitarĩ marĩa mangĩkorwo namo rĩrĩa magũmĩrwo nĩ ũhoro wa ũrigitani. Tau rĩu nĩngoragwo niĩ ngĩcamania na maũndũ matiganĩte megiĩ ũrigitani. Nĩundũ ũrigitani maita maingĩ bũrũri-inĩ nĩũrakorwo wĩna morito. Ta rĩu uhoro wa ũheani wa ndawa. Ugakora mathibitarĩ nĩ marakorwo matirĩ na ndawa. Ũgakora ona rĩrĩa wabatara mbeca ona cia kũgũra ndawa icio ndũrakorwo nacio. Rĩrĩa rĩngĩ thibitarĩ ũrathiĩ ũgakora andũ nĩ aingĩ marabatara gũkorwo magĩthiĩ kũrĩha ona kwĩyandĩkithia kandi. Ũguo nĩ njĩra njega tũngĩkorwo nayo tũngĩgia na motungata ma SHA, ni getha kũhota kũhatũra rĩngĩ arĩa makoragwo makĩrĩ na moritũ ma kũrigitwo.

Njĩra njega ya gũteithia mũndũ ũrĩa ũtamenyereta njĩra ya thimũ ya kana cia thimũ cia gũkinyĩra motungata rĩ, njĩra njega nĩ gũkorũo ũgĩteithia mũndũ ũcio gũkorwo nĩ arahota gũkorwo akĩmenya mĩtaratara kana makinya marĩa angĩkorwo agĩtacũkia gũkorwo akĩmenya motungata matiganĩte. No akorwo nĩ mũndũ ũragĩbatara kuonio ũrĩa angĩkorwo akĩandĩkithia na mũbango rĩngĩ wa ũrigitani okorwo nĩ SHA, no ũkorwo ũkĩmuonia ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩka, nake wemuonia makinya marĩa agĩrĩirwo nĩ gũkinya kana mũtaratara ũrĩa agirĩirwo gũkorwo akĩrũmĩrĩra, nake nĩ egũthiĩ onie ũcio ũngĩ. Okorwo nĩ motungata ma gũkĩruta mbeca kuuma kũrĩa thimũ-inĩ kana nĩ agent cia Mpesa, ũgakorwo ũkĩmũteithĩrĩria gũkorwo akĩhota gwĩka ũndũ ũcio. Nake akorwo akĩhota gwĩka ũndũ ũcio nake nĩ agateithia mũndũ ũngĩ ũngĩkorwo agĩbatara gũteithio.

Gĩthomo kũhũthĩra njĩra ya intaneti rĩ, nĩ gĩthomo kĩagĩrĩirwo kũhĩmbĩrio na nĩ gĩthomo kĩagĩrĩirwo gũkorwo gĩgĩkĩnyanĩrio kũrĩ arutwo aingĩ o ũrĩa kwahotekeka bũrũri-inĩ. Tondũ kana gĩtũmi kĩa ũndũ ũyũ rĩ, nĩ gũkorwo tekinoronjĩ nĩ ĩkoretwo ĩgĩcenjia na nĩ ĩrathiĩ ĩgĩcenjagia na no ĩgũkorwo ĩgĩcenjia na njĩra nene. Kwoguo rĩrĩa arutwo mambĩrĩrĩa gũkorwo magĩthomithio kana makĩhota kũhũthĩra mĩtambo ya intaneti, komputa, thimũ, thimũ ici cia kũhũthĩra cia gũthoma cia mĩthemba wa tablet. Nĩ megũkorwo magĩkinya makinya manene kana makinya mega ma gũtigĩrĩra ati matiratigwo nathutha harĩ gũkũra gwa tekinoronjĩ na harĩ gũkũra maũndũ-inĩ ma intaneti, o ũrĩa tekinoronjĩ ĩrathiĩ ĩgĩcenjagia.

Kũrũmbũiya andũ arĩa marĩ na mawathe rĩ, nĩ njĩra ĩmwe njega ya kuonania atĩ thirikari kana ndũrĩrĩ nĩ ĩrĩ na bata na andũ arĩa marĩ na mawathe, na gũkorũa atĩ itirathinĩkania andũ arĩa marĩ na mawathe. Ũguo kũandĩkithia kana gũkorwo gũgĩta andũ arĩa marĩ na mawathe meandĩkithie, na nĩgetha makorwo makĩamũkĩra motungata kana ũteithio wa thirikari, ũrĩ wa mbeca kana ũrĩ wa gĩthomo, kana ũrĩ wa ona itĩ icio magĩkoragwo makĩhũthĩra nĩcio ciagũgĩkorwo magĩkuo nacio kana magĩĩkua nacio. Ona moteithio marĩa mangĩ mangĩkorwo makĩheanwo nĩ thirikari ma kũrigitwo kũrĩ andũ aya marĩ na mawathe na nginya gũkorwo nĩ maratuĩka a kũnyita itemi harĩ maũndũ matiganĩte o na ithurano-inĩ o na nginya gĩthomo. Nĩ njĩra ya bata gũkorwo atĩ andũ othe nĩ maratuĩka a kũnyitithanio, na hatirĩ mũndũ ũratigwo na thutha harĩ motungata kana ũthii wa nambere bũrũri-inĩ.

Waki wa cioro rĩ, kana waki wa cioro kũrĩ mathukuru, kana ona rĩngĩ kũrĩa mathibitarĩ-inĩ, na harĩ hothe mũndũ angĩkorwo kana mũingĩ-inĩ rĩ, na mũno mũno harĩ mathukuru rĩ, nĩ ũndũ ũmwe wa bata wa gũtigĩrĩra atĩ mathukuru nĩ marakorwo makĩrĩ na njĩra njega ya gũkorwo magĩteithĩrĩria arutwo na njĩra ya gwĩteithia kĩmwĩrĩ, tondũ rĩrĩa gwatuĩka cioro nĩ ciraga kana nĩ iraga mathukuru-inĩ, nĩ kuonania arutwo nĩ magũkorwo mena ihinda iritũ rĩa gũthoma, na rĩngĩ ona makĩenda gũthiĩ bata no mathiĩ nakũu mahuti-inĩ, kana mathiĩ kũndũ gũtagĩrĩire, na rĩu nĩ gũgũkorwo gũkĩrehe mĩrimũ, nĩ gũgũkorwo gũkĩrehe ona ũthũkia wa rĩera, no gũkorwo gũkĩrehe ona mbica ĩtagĩrĩire ya gũthũkia marĩa matũrigicĩirie. Ũguo cioro nĩ cia bata kũrĩ thukuru, kũrĩ mĩciĩ, kũrĩ mũingĩ-inĩ, ona mathibitarĩ-inĩ, ona kanitha na kũrĩa kũngĩ. Cioro nĩ cia bata na no nginya cikorwo cikĩenjwo kũrĩ cia harĩ gũteithĩrio, kana ona mũndũ kĩũmbe kwĩyenjera cioro ciake.